Emoyian ebiitia, ore ena moyian naa emoyian torono amuu meata embaata, kenyokita irdaktarini te seuseu nalulunga egira ain'oru ilkeek oidim aatabak ena moyian, ketii ilkeek oidim ltung'anak oota ena moyian ebiitia aitumiya pee eitadoiyo esiana eekulo kurru te sesen aa olcheni le ARVS te nkutuk oolashumba. Keitasuroi ena moyian eimu inkoitoii kumok, ore le dukuya kelek etum enkiti kerrai emoyian ebiitia aa ore peini enkerrai eata notenye emoyian ebiitia neitanak inkerraitoo lapatin oolus ilee nelelk eibung' ena kerrai ina moyian, keidimi sii aitasuroi ena moyian eimu enkoitoi emboita aa ore peeboita oltung'ani oota biitia oltung'ani lemeeta neitasuroi, kelelek sii eitasuroi ena moyian eimu enkoitoi esarge aaore pee eisho oltung'ani oota biitia oltung'ani lemeeta biitia osarge aa blood transfusion to nkutuk oolashumba nelelek eibung' oltung'ani emoyian ebiitia. Kenyokita sirkali te nkoitoi kumok aitukuj ltung'anak oota biitia amu kelo nemenari kulo tung'anka to loshoo.

Inkoitoi naa yiolounye iltung'anak imbaa naa poito dukuya tolosho. Aa inkoitoi enkijape oloingange. Ore enedukuya naa enkomom embuku aa Facebook tenkutuk oo lashumpa keetai sii enkoitoi e tiktok, instagram, twitter, telegram Whatsapp, pininterest tenebo oo enkoitoi e YouTube. Ore eimu kuna oitoi neidim iltung'anak aatayiolo imbaa kumok, naapoito dukuya te seu seu nalulunga. Ketumo sii iltung'anak too kuna oitoi neyiolouno nereu sii osotua.

Iwejitin naa shumieki iropiyiani aa embenki. Keshum iltunganak iropiyiani tembenki naa ore embenki naa kelelek sii kincho iropiyiani esile aa loan tenkutuk oo lashumpa. Ketii imbenkin kumok tiatua olosho lekenya, aa embenki e equity, Starndard chartered embenki e Kenya Commercial Bank aa KCB naa iwejitin arashu imbenkin naashumie iltung'anak iropiyiani.

Kenare nelo oltungani sukuul neisomea esiai ooldakitarini, amu ore te sukuul ekintamoki tenias esia eyiengare ooltung'anak. Ekitamoki sii imasaa nintumia nikintamoki sii ilkeek nanare nintumia, nikintamoki sii intokiting' kumok. Kenare neyiolou oltungani eneiko pee eripi oltung'ani tenelo ne yiengi oo sii ildakikani nanare pee eton oltung'ani tiatua enkaji eyiengare aa theatre tenkituk oo lashumpa.

Biotisho oo inkera kutiti. Kenare pee engurari biotisho oo nkera kutiti amu, enetipat. Kenare neitoti enkerai eton aa kiti aisho endaa pookin nanare pee ebulu enkerai aitobiraki nemetum ake imoyiaritin nalo netum inkera kutiti. Ore to losho le kenya arashu te seuseu nalulung'a naa keas ildakitarini uchunguzi pee eyiolou inkera naata imoyiaritin, neyiolou sii esiana oo nkera supati.

Endoropu o nkoroki o lomon, ore inketesheneni o lomon a intelevisheni naa kitayolo iltung'anak imbaa kumok naapoito dukuya to losho. kiteng'en sii kuna televishenini iltung'anak imbaa kumok te maisha.

Ore olosho lekenya, naa olosho yioloti te seuseu nalulung'a tenkaraki imbaa kumok, naa yioloti sii naa tenkaraki ing'uesi. Otii olosho le Kenya are the big five. Kenyor iltung'anak lolosho le Kenya ataparan olale loonguesin le Maasai Mara, pee epuo aingor inguesi anaa iltomiak, ilowuarak, iloitikoishi, enkueny o kuliek nguesin kumok. Kenyor sii iltunganak ataparan oldonyo keri aa Mount Kenya region tenkutuk oolashumpa, pee epuo ainor oldonyo neked sii ilodonyo. Kenyor sii iltung'anak enkijape einakop natii oldonyo keri. Kenyor sii iltung'anak ataparan olale loonguesin le Ambosel. Ore oshi tolapa le opishana, naa kepaaran oltung'anak ilo ale pee epuo aingor inguesi aa ing'ati egira aiduru eingua olosho le Tanzania elotu olosho le Kenya.

Siasa. Ore tolosho le Kenya, naa keoshi emowuo baada oo larin imiet, pee egeluni ilarikok ng'ejuko. Kegeluni ilarikok oidim aatorik iltung'anak, neeta sii iduat sidain tekaraki olosho. Ore ilarikok anaa ilgavanani, opresident or bunkei, neidim atorikisho too larin oora tomon anaa enalimu katiba olosho. Ore terishata esiasa, naa keparan ilarikok inkuapi naa paashi pasha tolosho lekenya egira aomonu kura tooltung'anak.

Ore tolosho lekenya netii iltung'anak oomanya inkuapi naa pashipasha, aa ketii loomanya kopkop, naa ketii loomanya loontoluo, netii sii loomanya moikwape. Ore moikwape olosho lekenya, nemanya ilturkana, ilpokot, irendile tenebo isampur.

Ore tolosho loolmaasai neetai inkajijik naapaasha, aa keetai enkaji oolpurko, oomanya enkop e Narok, netii sii ilpurko oomanya olkejuoodo. Keetae enkaji oolchamus oomanya embaringo. Keetai sii enkaji oosampur, oomanya Sampuru. Keetai enkaji oosiria, ilmoitanik tenebo sii ilwuasin ingishu, oomanya enkop e Kilgoris. Keetai sii enkaji oolkeek onyokie, oomanya Narok netii ilkuliek oomanya Nakuru. Keetai sii enkaji oorendile oomanya Sampuru arashu loomanya Marsabit.

Ore tolosho lenkenya eetai inkutukie kumok naapash paasha, keidim oltung'ani airoro enkutuk enye, neidim sii airoro inkuliek kutukie. Ore nanu naa kaidim airoro enkutuk oolmaasai, wenkutuk oolumbwa, naidim sii airoro kingeresa tenebo kiswahili.

Ore tolosho le kenya arashu teseuseu nalulung'a, neata inkutukie ppokin isinkolioitin lenye liatua inkishu. Ore tooljaluo neetai isinkolioitin looji Ohangla, naa iyiolo osinkolio yioloti oleng naa osinkolio le prince inda ojo nyar jaduong kenyor iltung'anak kumok ele sinkolio. Keetai sii olikae sinkolio ojo nyasembo otaranya, oltung'ani oji Odongo Swag. Kenyorr sii iltung'anak ilo sinkolio

Kenare nelo oltungani sukuul neisomare esiai e engineering, tenkutuk oolashumpa. Ore tesukuul naa ekitamoki eninko tenintumia imashinini naapashi pasha pee idol arashu pee ias isiaitin naapashi paasha. Ore kuna mashinini naa keitumiai tenkitobirata oolbaribarani. Neitumiai sii eitobititai inkoitoi enkare, aa drainage system

Ore iltung'anak kumok, naa keingoru esiai naas arashu entoki naas terishata nemetii esiai, aa at their free time tenkutuk oolashumpa. Naa ore ilkuliek tunganak naa kepuo aarew imbaisikilini nepuo ilkuliek aakwet, arashu nepuo ilkiliek aitukuore tolkeju aa swimming tenkutuk oolashumpa.

Kenare nelo oltungani sukuul peekintamoki eninko tenirew engari, nikintamoki sii inkuliek baa kumok, naipirta esiai oongarin. Ekintengeni sii incheriani naapaashi paasha olbaribarani naanare nesuj ilderevani. Ekinchori sii impala ereware oo ingarin tenidip nitayiolo aterewa engari, aa driving licence tenkutuk oolashumpa.

Ore tolosho lekenya, neetai ilaisotuak ooret iltung'anak tenelo nepuku enyamali, arashu tenelo nelotu olameyu, ometaa meeta iltung'anak endaa, naa keishori ninche endaa naa keisho sii iltung'anak inkilani naaishop. Keret sii kuna aisotuak olaisotuak iltung'anak pee eyiolou imbaa kumok. Kepuo sii inkajijik oolomon aishakenoo nena baa oolaisotuak pee eitayiolo iltung'anak lolosho le kenya neitabaiki sii serkali inyamalairitin naata iltung'anak.

Ore tolosho lormasai, neetae inkaranyak olaranyak kumok, otaranya isinkolieitin oitishipisho. Keetae enkaranyani naji Dj Queen, naing'ua enkop e Kajiado, otaranya osinkilio ojo Menye Nkera, onyor iltung'anak kumok. Keetae si olaranyani yioloti enaa LeshaoLeshao, oing'ua enkop ekirkoris, otaranya isinkolioitin kumok, enaa Mbaikoi ai, Tipika Yoga, onkulie kumok. Keetae si olaranyani yioloti enaa Lemarti, oing'ua olosho lo Sambur, otaranya osinkolio, ojo Enkop ang' sidai, onyor irmaasai.

Kenare nelo oltung'ani sukuul, nesomea esiai enkisirata olomon, ah Mass Communication and Journalism, tenkutuk olashumpa. Nikinteng'en eninko pee intumia inkamerani, nikinteng'eni si eninko peyie intayu vidio, ni record audios. Ekinteng'eni si eninko pe iger taarifa, ekinteng'eni si eninko pee ilimu.